Bokomonut keyai boisioni kibis minutik en mbarenikyok nito kobokomonut amun toreti minutichoto korut komie akenyorchike amitwokik chechang cheome kiam chuton kora kotoreti korut suswek choton chekiyoken kiyakik kwam komie sikenyorchingee tukuk chekimokyinige yon kokibis minutik kibis ngwek korutu komie amomeitos ngwechoto yon kokibis ak beek noto koyoe korut tuk chechang en mbarenikyok akenyorchike amitwokik cheame niton kora kobokomonut ngamun kikonyumnyum boisionik olon tokekonye koropon kokikotoret kobisonito nikibis tukuk sipkonyorchinge akiterter ngalekab rubet enemenyon ak en kokwenyon noton kikonyikis kenyorchige amitwokik en oret neterter en atkai tugul.

Boisioni ko achome ngamun kikotoret biik konyorchike logoek cheterter, logoechu kokikopunchi komonut en atkai tugul ngamun logoechuton konyoi mianwokik cherter ngetil logoiyandeni akiyo beekyik kecholole kosopi tingoek ana koyon amin metit kosope en kasarato nekemiani, logoechuton kora kokikotoret biik ngwam biik konyorchingee kipnotet neo en borto koisto ng'etutikchetindoo chito en bortanyin akokoi kipnotet akotestai kobois komie en atkai tugul, logoechuto kopokomonut oot en ngyalda kenyorchingee chepkondok noton cheboisien en atkai tugul itesen tai inyorchinike makatiatab kila betut ko noton achome boisionito en inei

Bokomomut boisioni en kokwenyun ngamun tukuchu logoechuton kotoreti biik kenyorchike chepkondok logoechu kekuren kirindila, kokirindila chutet kotoreti ingiam logoechu kokonu kipnotet neo en bortangung ako olekimindo kokikonyumnyum tuku chekiipu kiplelachek choton kerote kerotyin ketik kopaa parak asikoiyoso komie yekokoiyoso kekany korurio kotuekitu keip iwakyalda yoton yekakialda kenyorchingee chepkondok chekiboisien en atkai tugul logoechu kwonyin oot iniam yon keyopu mbar kosto ngetutik cheketinye akokonin kimnotet itesen taa boisiengung.